Nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya kũiga mbeca, kwajĩrĩria na kũiga karimũ-inĩ, karĩa wĩkĩraga kagina, kuma ihinda kwa ihinda. Na nĩ kũrĩ mĩthemba ĩngĩ ta kũiga bengi-inĩ, na kũiga ta sacco-inĩ cia arĩmi kana sacco-inĩ cia aruti a wĩra. Nyendete mũno makĩria kũiga bengi-inĩ tondũ kaingĩ mbeca icio nĩ cikũraga thutha wa kahinda, cigatuĩka cia kũgĩa na maciaro

Kĩaro-inĩ kĩa riko, mariko ma tene nĩ kwarugagwo irio mĩthemba ngũrani, ta ngwacĩ cia kũhĩhia, marigũ ma kũhĩhia, kana waru cia kũhĩhia. Na rĩmwe nĩ ciarugaga nyama cia kũhĩhia. Irio ciothe cia mĩthemba ya kũhĩhia kaingĩ ciarugagwo kĩara-inĩ kĩa mwaki, kana irio cikuhĩrĩirie kũhĩa nĩ ciekĩragwo kĩaro-inĩ kĩa mwaki nĩ tondũ wa hatirĩ rugarĩ mũingĩ nĩgetha cituĩke cia kũhĩa mĩena yothe na kũndũ guothe cĩgananĩirie.

Ĩĩ nĩndĩ ndakomba mbeca kuuma kũndũ, kũndũ na ti rita rĩmwe kana merĩ, nĩ ngombete thabarĩ cigana-ona, tondũ maũndũ makwa matiarĩ mega na ndarĩ mũhinyĩrĩrĩku. Nĩ ndakinyĩte mũico, nĩ ndabataraga rũni rwa kwanjĩrĩria kaũndũ, biacara ndekaga, na rĩmwe na rĩmwe nĩndabataraga rũni rwa kũndindĩka kĩmũtũrĩre, tondũ maica nĩmarĩ maritũ.

Nĩ njũi ciama, SACCOs ngũrani ta Unaitas sacco, Biashara sacco, nĩ kũrĩ Muringato sacco, na nĩ kũrĩ ingĩ ndiganu, no kaingĩ mũno, Ũnaitas sacco nĩyo ĩngenagia, na nĩyo ngombaga mbeca kuo, tondũ ĩkoragwo na rũni rwĩna rĩti ya thĩ ya kũrĩhĩra.

Gĩthondekagwo na njĩra ya kũharĩrĩria mũgũnda, na kũgũra mĩmera yakĩo kuma, kuma kũrĩa ciendagio na kũhanda mũgũnda-inĩ waku na gũgĩitĩrĩria maaĩ, hamwe na gũĩkĩra bataraitha na thumu gũtigĩrĩra nĩ gĩakũra, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na gĩkaigana na ũkagetha.

Nĩ ndĩrakenio nĩ ũndũ wa mũmera wa mbaba ũrĩa ũkũrĩte, wĩna ũthaka waguo nĩ ũndũ wa rangi waguo, kũigananĩria kwaguo ũrĩa wũiganananĩirie no koneka wĩ mwagĩrĩru na wa kũguchĩrĩria, hena riũa rĩrathũa, riũa rĩu rĩrathũa nĩ rĩthaka mũno tondũ wa rangi warĩo na ningĩ ũtheri ũrĩa ũrauma kuma handũ hau nogakengia maitho.

Kĩndũ kĩa mbere kĩroka meciria-inĩ makwa kĩroka thoko ya mbũri. Hamu mũmera ũyũ wa mbũri. Tondũ, wambere mbũri ici nĩ ihingĩrĩtwo handũ ngũrani ngũrani kuonania nĩ cia andũ mwanya mwanya, na nĩ nyingĩ makĩrĩa, na mũico ũrĩa ũngĩ nĩndĩrona hema, nĩ kuonani hena ũndũ irathiĩ nambere, ta wa thogora, kana warĩrĩria wa nyamũ ĩno ĩtagwo mbũri.

Ĩngĩruta mũndũ ũrĩmi wa ngũkũ, na mĩthemba ndiganu, ya ũtiganu. Wa mbere, no ndĩmũrute kũhũthĩra mĩtandao ya kĩrĩu ya tekinoronjĩ, na kũmũnengera kũrĩa angĩthikĩrĩria na kuona ũrĩa arĩmi arĩa angĩ mareka, gũkũrĩa mũmera ũyũ wa ngũkũ. Wa kerĩ no ndĩmũrute ikinya gwa ikinya ngĩkĩmũonia ũrĩa ekũrera ngũkũ kuma ciĩ tũcui, na cikũre kuma ciĩ ngũkũ nene. Wa gatatũ no ndĩmũnengere, no ndĩmuonie kũrĩ mũtaaramu wa ngũkũ, ũrĩa ũngĩmũtarĩrĩria na kũmũteithia kũmũtaara ikinya gwa ikinya kũrĩ ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ.

Hena mũgũnda mũrĩme, ũrĩa ũrĩmĩtwo na njĩra ya gũtemwo mĩtaro, kũũma mwena womotho nginya wa wa itherero, kuonania hena kĩndũ kĩrahandwo mĩmera ta waru, ũrĩa ũbataraga gũkorwo ũhandĩtwo na njĩra ya mĩtaro, nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria mĩmera ĩyo gũkuwo nĩ mbura, kana thumu ũrĩa wĩkĩrĩtwo gũkuwo nĩ mbura. Na ningĩ nĩ ũroneka nĩ hĩndĩ akorwo warĩmwo, tondũ ria wa mũgũnda ũyũ wĩigũrũ wa mũgũnda na ndũrĩ ũrehera wothe.

Wendia wa mbũri wĩbata mũno, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Ũgĩkũyũ, tondũ nĩ gũteithagia andũ arĩa matarĩ macio gũkorwo magĩciamũkĩra, nĩ ũndũ wa, nĩgetha mahote gwĩka maũndũ mao tagũcirĩa, gũcirĩithia, kana ona hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kũruta magongona ma Ũgĩkũyũ. Na ningĩ nĩ mateithagĩa arĩa menacio nyingĩ kũgĩa mbeca nĩgetha mahote makũcihũthĩra na mabataro mao makĩũmũthenya. Na nĩngĩ nĩ gũteithagia gũkũria Ũgĩkũyũ, tondũ wa gũteithania Mũhĩkũyũ kwa Mũgĩkũyũ ũrĩa ũngĩ.

Hena matumbĩ me thĩiniĩ wa mbaketi, marĩa mahana ta ma ngũkũ, maroneka nĩ mauma kũgethwo kuma nyũmba ya ngũkũ, magĩtwaragwo harĩa habatiĩ harĩa hagĩrĩire, na nĩ matumbĩ maingĩ, kuonania kĩgetho kiuma kĩega kana matumbĩ maya nĩgetha mekĩrwo tũre-inĩ iria ciĩkĩragwo, nĩgetha matuĩke ma kwendio kana gũtwarwo kũrĩa magĩrĩire.

Maciaro ma mũmera ũyũ nĩ magethagwo ihinda rĩrĩ rĩagĩrĩire thutha wa mo gũkũra, na kwagĩrĩra na kwĩruha. Thutha wa kahinda karaihu magatuĩka ma kugethwo na magatwarwo kũrĩa matuĩkaga ma gũthĩo na gũtũmĩka, kũhũthĩra kwendio mabũrũri ma nanja, na kana kũnyuo thiinĩ wa bũrũri wa kenya.

Wa mbere ndĩrona mĩmera ya mbembe ĩrĩa ĩtuĩkĩte ya kũma, kuonania mbembe icio nĩ cigethetwo na riũa nĩ rĩaru, nĩkĩo mũmera ũyũ ũtuĩkĩte we kũma, wa kerĩ nĩ ndĩrona ng'ombe cikĩrĩithio kũrĩa mũico-inĩ kũrĩa cirarĩa ria wa mũgũnda ũyũ, nĩgetha cituĩke wa kũhũna na kũigania.

Kũgethwo ũgethaga na njĩra ngũrani kũringana na ũrĩa mũgũnda ũigana, kana na kũringana na ũhoti wa mũndũ, kaingĩ ũgethagwo na njĩra ya moko, nĩ arĩmi, kana andũ a wĩra arĩa me mũgũnda ũcio, na rĩngĩ na rĩngĩ, nĩgetha gũkũkũhũthĩra njĩra ya gĩtekinoronjĩ ya kĩrĩu, kũringana na mũgũnda ũrĩa ũigana okorwo mũgũnda nĩ mũnene, kũhũthĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu, kũhũthĩra macini cia moko.

Nyendete mũthemba wa maguta wa makondobia, tondũ ũkoragwo na cama mũno na nĩ ũtuĩkaga wa gũtũma irio iria ũrarĩania nacio cituĩke cia kũgĩa na cama, na ningĩ nĩ ũkoragwo, na mũcamo na maguta mega marĩa mangĩhũthĩka ta ma ngothi, nĩgetha gũthondeka ngothi, na ningĩ thogora wa kwendia makondobia maya ũkoragwo wĩ igũrũ, tondũ nĩ mendetwo mũno nĩ cama waguo.

Wa mbere, nĩ ndĩrona mĩmera nĩ ĩranyua maaĩ, nĩ ũndũ wa mũthemba ũrĩa ũhũthĩrĩte wa gũitĩrĩria maĩ, ũrĩ baibũ ĩkĩrĩtwo mũgũnda-inĩ, na gũita maĩ kũrĩ, nĩgetha o mũmera ũkorwo na maĩ ma kũigana. Wa kerĩ nĩ ndona citirĩ na ria, ciharĩrĩirio wega, na nĩ njigananĩru wega ciothe, nĩ ciambĩtie kũmera, kũu nĩ kuonania kahinda-inĩ gakuhĩ nĩ cigũkorwo cigĩkĩgethwo.

Nyonaga magoti mau matibatiĩ, tondũ mũndũ agĩtuika wa gũkomba mbeca akoragwo na thĩna, kana na mabataro maingĩ, marĩa mamũkinyĩtie mũico nĩgetha agakinya kahinda kau gagũtuĩka gagũkomba mbeca. Ũguo nyonaga magoti macio matibatiĩ tondũ nĩ matuĩkaga makũhinyĩrĩria, mũkombi wa mbeca icio, na nĩ matuĩkaga magũtũma mbeca icio cirakombwo cituĩke wakũnyiha na citikaigane mabataro mamũndũ ũrĩa ũkombete mbeca icio. Na cigatũma, cigatuĩka wa gũtũma mũndũ atuĩke wa gũcokia mbeca nyingĩ makĩria, gũkĩra ũrĩa akombete, cigatuĩke wa gũkorwo ciĩ nyingĩ makĩria, na kũmũhinyĩrĩria na njĩra ndiganu.

Mũndũ eyandĩkithagia na njĩra ya gũthiĩ nduka-inĩ ya cyber ya gĩtekinoronjĩ ĩrĩa ũthiaga ũkera mwene nduka-inĩ ĩyo atuĩke wa gũgũikĩra mũtandao-inĩ ũcio, kũrĩa aingĩraga kompiuta-inĩ ciake na agatuĩka wa kũingĩra, kũrĩa, kĩrĩa, obici-inĩ cia kũrĩha magooti, na gũgũteithia kũingĩria ho, nĩgetha ũtuĩke wakũrihaga igooti.

Mũrĩmi nĩ abataire gũkorwo na mabuku marĩa andĩkĩte indo iria agũrĩire mũgũnda wake, kana nyamũ iria ararĩithia. Na ibuku rĩrĩa rĩa kuonania kĩrĩa endetie kũruta mũgũnda-inĩ wake kana kuma kwĩ nyamũ iria ararĩithia. Na ningĩ ibuku rĩa kuonania kĩria, kĩrĩa atuĩkĩte wakũhũthĩra thĩiniĩ wa mũgũnda-inĩ wake, kana nyamũ iria arĩithĩtie. Na ningĩ ria aruti a wĩra, na wĩra ũrĩa marutĩte, na mbeca iria mahũthĩrĩte.

Kĩmenyagĩrĩrwo na gũtigĩrĩra nĩ kĩragĩa maaĩ makũigana, marĩa mabataire nĩgetha wa gũgĩkũrĩa. Indo iria cibatiĩ nĩgetha gĩkũre kĩna hinya, na gĩkũre gĩkĩiganu, na kĩnenehe kweheria ria wothe ũrĩa ũkuhĩrĩirie nĩgetha gĩtuĩke wa kuoya ũnoru wothe kuma tĩri-inĩ. Na ningĩ, gũĩkĩra mĩtĩ mĩraihu ĩthiũrũrũkĩirie mũgũnda ũcio, kũgirĩrĩria mũmera ũcio wĩmũnini kũhũrutwo nĩ rũhuho, na kũgirĩrĩria gũkũra na mũmera ũcio ũkũre ũrĩa ũbatiĩ.

Ũhandĩ wa spinach na nyeni nĩ ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno, tondũ ndũbataraga makinya maingĩ nĩgetha mũmera ũcio ũtuĩke wa kũmera. Hena maũndũ ngũrani ũngĩmũtarĩria nĩgetha atuĩke wa gũkũria mũmera ũyũ, wa mbere, gũtigĩrĩra tĩri nĩ mũnoru, na nĩ ũigananĩirie, na wĩna bataraitha ya kũigana, nĩgetha gũkũria mũmera ũyũ. Na ningĩ, thutha wa kũhanda hena ndawa iria vibatiĩ kũgirĩrĩria kuuma kwĩmĩrimũ, na kũgirĩrĩria kuuma kwĩheho. Ona ningĩ nĩ ũramĩhe maaĩ makũigana, gũtigĩrĩra nĩ ĩrakũra ũrĩa gũbatiĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ĩgũkorwo ĩiganĩirie, ina hinya, kũigana ya kũrio.

Aca tikĩoneki mũno gĩcigo-inĩ kĩa Mũrang'a, tondũ tikĩoneki mũno nĩ ũndũ wa ũnyihu wa kompiuta. Na kĩhũthĩkaga na njĩra nyingĩ, mũno mũno kũrĩ kompiuta, nĩ ũndũ wa gũkũhũthĩria ũhũthĩri na gũtuĩkaga wa gũkuhĩrĩria guoko-inĩ, na gũtuĩka wa gũtũma mahũthĩro makompiuta matuĩke mahũthũ, na manjĩra nguhĩ.

Ĩkoragwo na njĩra ngũrani kũringana na mũrĩmi, mũrĩmi na woiganu wake, wonereru wake na rĩmwe mũgũnda ũrĩa wũigana na njĩra iria endete na amũkagĩria mũno makĩria.

Wa mbere abataraga mũmera kana mbegũ cia mũmera ũyũ kuma kũrĩ kambuni iria ciendagio mĩmera ĩno, mbegũ iria njega na njigananĩru makĩria gũkũra gĩcigo-inĩ kĩrĩa arĩ, kĩrĩa arabatara handũ ha gũcikũrĩria harĩa hatuĩkĩte ha kũhumbĩrwo nĩ ũndũ wa gũtuĩka wa gũtigĩrĩra maĩ ma kũigana matarĩ maingĩ na matarĩ manini, riũa rĩa kũigana ũrĩa rĩbatie na ningĩ tĩri wa kũgĩa na ũkũri wa naihenya na ũkũri mwega na dawa iria cibatarĩkanĩte na gũcigĩrĩria kuma na kwĩ rũhuho na nĩ abatie kũhanda thĩinĩ wa tĩri mũnoru, makĩria tĩri ũrĩa ũthuthurĩtio ũtarĩ na mĩrimũ, ũtarĩ na tũtambi, nĩgetha cituĩke wa gũkũra ciĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ciĩ na hinya na ciĩ njagĩrĩru na ciĩ ngũrũ makĩria na thutha wa ũguo nĩ abatie kũhanda na gũcihe ihinda na gũcitĩrĩria maĩ ũrĩa cibatie na gũcihe ihinda cikũre, na cituĩke wa kwagĩrĩra thutha wa wiki nini.

Hena wendia wa gĩtũngũrũ kĩrĩa gĩtagwo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ, na nĩharonekana mũtumia aracagũra ciake cia mahũthĩro make na hena ingĩ ci thĩinĩ wa makonia nĩkwonania mwendia wa matũngũra araciendia na njĩra ya itundũrũ nyingĩ kũrĩ endia amatuka nĩgetha matuĩke akwenderia kũrĩ andũ angĩ na hena macini ya gũcithima cita kiro kana cita makiro maingĩ

Ndĩrona aruti a wĩra makĩhũthĩra macini ĩrĩa ĩtũmagĩrwo gũthĩya mbembe, kũruta mbembe kuma kwĩ mũcakwe, iria cituĩkĩtwo wakũgethwo. Mbembe ciamu kuma kwĩ mũgũnda, cigatuo, na cigekĩrwo ikũnia-inĩ. Nĩ cicokaga cigaikio macini ĩno, nĩgetha gũtuĩka wa kweheranithia mbembe na mĩcakwe, iria cigagwo kando na kando, nĩgetha mbembe cikendio na mĩcakwe kũhũthĩrwo kũrĩ mabataro ngũrani, ngũrani, na mbembe icio nĩ cironeka ciĩ nyingĩ mũno, kũu nĩ kuonania nĩ mũgũnda mũnene, nĩkĩo marabatara macini, nĩgetha matuĩke a gũcieharania. Tondũ nĩ ũritũ mũno kweherania na moko ciĩ nyingĩ.

Nĩ njiguĩte ng'ano nyingĩ na ningĩ ngeyonera maũndũ maingĩ kũrĩ mĩatũ ĩno ya njũkĩ, ĩrĩa ĩkĩrĩtwo na ĩgacurio mĩtĩ-inĩ, nĩgetha gũtuĩka wa kũgetha ũkĩ ũrĩa ũhũthagĩrwo na njĩra nyingĩ, andũ aingĩ nĩ marathagwo nĩ njũkĩ ici na magatuĩka a kũgĩa na gũtũnda na kũimba kũrĩa matuĩkĩte a kũrathwo na nĩ njiguĩte nginya kũndũ kũngĩ nyamũ ta ng'ombe cĩtuĩkĩte wa kũrathwo nĩ njũkĩ na cigatuĩka wa gũkua, nĩ ũndũ wa kũimba makĩria. Na kaingĩ ũkĩ ũrĩa ũgethagwo haha nĩ ũrĩ cama na ũtũmĩkaga na njĩra nyingĩ mũciĩ-inĩ ta kũhaka migate-inĩ ona kana gũĩkĩra cai-inĩ ũkahũthĩka ta cukari.

Ndĩrona macini nene ĩrĩa ĩratwarwo nĩ arĩmi, ya gũthĩa na kũhũthia irio cia ng'ombe, nĩ ĩroneka ĩkĩgetha kĩrĩa kĩho ta nyeki, na ĩgatuĩka ya gũthĩa na gũcihũthia nĩgetha cituĩke cia kũrĩo nĩ ng'ombe.

Hena irio ciĩtagwo ngima, iria cirugagwo na njĩra ya gũĩkĩra maaĩ thuburia-inĩ, na nginagia matherũke, ũgacoka ũkongerera kamũtu, nginya ciganĩra ũrĩa cibatiĩ mũtu wa ngima, ũrĩa ũmaga kwĩ mbembe-inĩ, ũkaruga, ũkauruga nginyagia ngima ĩyo ĩtuĩke wa kũhĩa, na ĩtuĩke ya kũgĩa na cama.

Nĩkũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya maguta, kuuma maguta marĩa manyitanaga , nginya maguta marĩa mamaĩ, ĩrĩa ĩhũthagĩrwo mĩciĩ-inĩ ngũrani kũringana na ũhoti, kana kũringana na kĩrĩa mũndũ endete. Kaingĩ nyũmba-inĩ nyingĩ cihũthagĩra maguta marĩa mamaaĩ, tondũ nĩũhũthũ kũruga mamo, na ningĩ nĩmakoragwo matarĩ na maguta maingĩ, marĩa manyitanu, nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria mĩrimũ. Mĩrimũ ta mũrimo wa ngoro, mĩrimũ tathakame kũhaica, na marĩa magĩrĩru mũno. Nĩkũrĩ mĩthemba ta, na marĩa magĩrĩirwo kũhũthĩrwo nyũmba-inĩ nĩ mamaaĩ, nĩũndũ wa kũĩgĩrĩrĩria mĩrimũ na ũhũthũ wa kũruga namo.

Ndĩrona mũmera wa mboco ũrĩa ũhandĩtwo na njĩra ya kũiganana na ningĩ na njĩra nene, mũmera ũyũ ũkũragia mboco na mboco ici cihũthĩkaga na kũruga ta gĩtheri, kana kũruga gĩtowero kĩa indo ngũrani. Nĩ indo irĩkũ ũrabatara gwĩka ũndũ-inĩ ũyũ? ũrabatara kũmĩharĩria na kũmĩhe maĩ ma kũigana na kũmĩehereria ria, na kũmĩhe thumu ũrĩa ũbatarĩte nĩgetha ĩgĩe na gũtuĩka ya gũkũra ĩna hinya, na ningĩ nĩ ĩrabatara kũrigĩrĩrio kuma kwĩ rũhuho na kũhanda mĩtĩ ĩthiũrũrũkĩirie harĩa ĩkũrĩtio nĩgetha ndĩgatuĩke ya kũhutio na mahuti mamo gũtuĩka ma gũthethũrwo kana gũtuĩka mbegũ ciamo cia mboco iria cirakũra cituĩke cia kũhurunjwo thĩ na ciage gũkũra.

Ndĩrecirĩrĩria irio ciĩ na cama na iria ciĩ na mũcamo mwega, irio cia kĩũndũire, irio cigũteithia mwĩrĩ gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire, na cikũgirĩrĩria mĩrimũ ngũrani ĩrĩa yũkanaga na irio iria ithondeketwo kuma factory -inĩ.

Nĩ harĩ bata kũhe ngũkũ irio, nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ cirakũra na njĩra njega citarĩ hotu ciĩ honu wega, nĩgetha cituĩke wa kũgĩa na afya njega na ciehererio kuma kwĩ mĩrimũ, na cikũre citarĩ hohoyu, na cikũre ciĩ na nyama ya kũigana, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa cigathĩnjwo cituĩke cia kũrĩo cigakorwo na nyama njiganu, na ningĩ iria cia kũrekia matumbĩ cigĩĩ na hinya wa kũigana, na ningĩ indo iria cibataire nĩgetha kũrekia matumbĩ macio, nĩgetha matuĩke ma kũhũthĩrwo na mabataro mamo, na ningĩ nĩ harĩ bata mũno nĩgetha kũgirĩrĩria citigakue, nĩũndũ wa kũhũta, nĩgetha ituĩke wa kũhũna, na cituĩke cia kũigana nginya harĩa cibataire, nĩũndũ wa ũndũ ũrĩa cibataire gwĩkwo nacio, ta kũrĩo kana kwendio.

Nyendete kũhũthĩra marĩhĩ na njĩra ya marĩhi ya Mpesa tondu nĩũhũthũ kũhũthĩra na ndĩrabatara gũthiĩ na njĩra ndaihu nĩgethe gũkinyĩrĩria na kũgĩa na ũtungata ũrĩa ũrabatara tondũ kũringithania na mĩbango na njĩra irĩa ingĩ ta bengi nĩ cirĩ njĩra ndaihu mũno cia marĩhi na ningĩ eeh ona gũtuĩka nĩ cirĩ na mbeca nini irĩa mũndũ abataraga kũrĩhĩra nĩũndũ wa motungata macio nĩ cirĩ moritũ maingĩ tondũ ningĩ nĩcioyaga mathaa maingĩ na ningĩ cigatuĩka wagũtuĩka wagũtũma mũndũ atukanĩrwo akĩruta marĩhi maya na nĩkĩo nyendete kũhũthĩra Mpesa tondũ nĩ hũthũ na nĩ ĩrĩ njĩra nguhĩ na nĩũnyitaga kĩrĩa ũrero tondũ nĩ hũthũ yandĩkĩtwo na njĩra nguhĩ nguhĩ makĩria.

Maũndũ mabata harĩ, haha ndĩrona ũndũ wa mbere, kwĩna matunda. Matunda ta macungwa, ta mababaĩ, mananathi, na maembe. Na nĩ ndĩrona bandũ kwĩna indo iria cihũthĩkaga kũruga ta karati, hena itũngũrũ, hena hoho, nyanya, hena kambĩnji, hena marenge marĩa mahũthĩkaga kũruga na gũtigĩrĩra irio ciĩna cama, irio ciĩna ratha ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha cituĩke wakũrĩĩka, ca cituĩke wa gũteithia mĩĩrĩ, na ningĩ matunda marĩa matũmaga mĩĩrĩ itũ ĩkoragwo na vitamin cia bata cia gũtũma ikũre, ĩtuĩke ya kũagĩra, na kũgirĩrĩria mĩrimũ.

Ũndũ wa mbere, nĩndakenio nĩ kambĩini ĩrĩa ĩho handũ haha tondũ nĩ maroneka kũgathĩrĩria ũrĩi wa irio ciĩ na bata wa gũteithia mĩĩrĩ itũ, irio ciĩ na hinya makĩria, irio ciĩ na moguni mĩĩrĩ-inĩ itũ ta matunda na ningĩ ta indo cia kũruga-Irio ta karati na itũngũrũ iria njega cia kĩrĩu, na ningĩ nĩ ndĩrona mekĩrĩte cati iria ciandĩkĩtwo'Irio njega' na nĩ maratuĩka a gũteithĩrĩria gũtangatha na kwĩra andũ arĩa angĩ marĩe irio ciĩ na bata wa kũguna mĩĩrĩ yao.

Rwa mbere, kwĩna irio. Arabu ũndũ wa kerĩ, hena irio ta, sandwich, ĩrĩa ĩna ngano, wheat, ĩrĩa ĩna ngano ĩrĩa ĩhũthagĩra gũteithia mĩĩrĩ itũ gũkũra ĩna hinya makĩria, na gũteithĩrĩria tũgĩe na hinya. Na ũndũ wa kerĩ, nĩ ndĩrona bandũ ĩna kĩndũ kĩa green kwonania hena kĩndũ kĩho kĩhũthagĩrwo nĩ ũndũ wa gũteithia mĩrĩ itũ kũgĩa na vitamins, na nĩ ndĩrona bandũ kwĩna irio mĩthemba mĩingĩ, ĩrĩa yagũteithia na gũkũria mĩĩrĩ itũ, na ĩroneka kũgĩa na cama mũingĩ makĩria.

Hena na wendia wa mũtu, mũtu ũhũthĩkaga kũruga ngima na kũroneka mũtumia ũtuĩkĩte wakũnyita mũtu ũyũ, ũrĩa ũrahũthĩka nĩgetha gũteithia gũtangatha na kũĩra andũ arĩa angĩ ũhoro wa mũtu ũyũ ũrĩa wĩ mwega, Akĩonanania kũonania kĩara gĩake kĩnene kuuga nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwega.

Ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ mũno kũruta, ũndũ wa mbere nĩ kuoya mbaketi ya gũtahia maĩ, na gũtuĩka wa gũtahia maĩ, nĩ ũgũthiĩ gũitĩrĩria mĩmera ĩrĩa ĩho ya nyeni na gũtigĩrĩra yothe nĩ yaigania maĩ, nĩgetha, na mahũa wega na kuongerera mangĩ na mangĩ nginya ĩiganie, nĩgetha ĩkũre wega.

Ũndũ wa mbere nĩ haroneka hena kĩndũ gĩtagwo kacumbari, karĩa kaharagĩrĩrio na njĩra ya gũtinangia gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩ tũcere tũnini na gũtinangia nyanya gĩ tũcere tũnini na kuongerera cumbĩ, na gũtukania, na no wongerere nyanya kana ndania. Na hena nyama, nyama ĩrĩa ĩroneka nĩ ya gũcinwo, nyama ĩno ĩrugagwo na njĩra ya kuoya ngiri na kũigĩrĩra igũrũ wa makara, na kũigĩrĩra nyama ĩyo nginya ĩtuĩke ya kũhĩa wega ũkĩhakaga maguta kũgirĩrĩria nyama ĩno ndĩkome, yatuĩka ya kũhĩa ũgatuĩka wa gũtinangia tũcere tũnini na gwĩkĩra thani sinia -inĩ ĩno, hena waru, waru iria cituĩkĩte wa gũtherũkio maguta-inĩ, ũkahagĩra maguta maingĩ nginya ĩgatuĩka wa gũtherũka, ũkoa waru, waru ici ũkoya na ũgathambia ũgacoka ũgacikia maguta-inĩ, ũgacikia maguta-inĩ nginya cituĩke wa kũhia na ũgekĩra cumbĩ, ciatuĩka cia kũhĩa ũgekĩra sinia -inĩ ĩno, hena nyeni iria ciĩ harĩa kando, icio ũrugaga na njĩra ya gũkera gĩtũngũrũ na gũtuĩka wa gwĩkĩra nyanya, na kĩrĩa gĩothe ũkwenda gwĩkĩra, ũgacoka ũgekĩra nyanya na cumbĩ nginya igatuĩka wa kũhĩa, hena mĩgaragario, ĩrĩa ĩ harĩa kando, ĩrugagwo na njĩra ya gũkima mũtu wa ngano, gwĩkĩra cumbĩ na cukari, gũtigĩrĩra mũtu nĩ wagĩra, kũmĩkanda nginya ĩkagĩrĩra, ũkahagĩra njiko-inĩ ũgatigĩrĩra nĩ yahĩa mĩena yothe.

Nĩ ndathire kwa mũrata wakwa, mwena wa itherero kũrĩa marĩ na gũkenanĩra kwa gĩciarwo kwa mwana wa kahĩĩ, na nĩ kũrĩa anjĩtĩte, na nĩndathire na ngĩkora nyama ĩnjĩne, na kũrĩa marĩaga nyama ĩno ĩtarĩ hĩu wega, na kũnyua thakame ya ng'ombe ĩtarĩ hĩu. Na ndarĩkia kũrĩa nĩ ndarĩirwo nĩ nda mũno thikũ nyingĩ ona ndionire toro, na nyama ĩyo ndĩangenirie tondo ndaigũire ĩna cama, na ndiaigũire ĩhĩu thĩinĩ. Na marĩ andũ aingĩ mũno, rũrĩrĩ rũu rũari rũingĩ mũno, kũrĩa mũndũ aheyagwo gacere kanini, na matiarugaga mĩthemba ĩngĩ ya irio. Marugire o nyama ĩno ya kũhĩhia theri, na noyabataire kũhĩa, na ndiakenire nda yakwa nĩyangiire thikũ nyingĩ mũno, na ndingĩenda gũcoka ho, na ndingĩenda gũkarĩa rĩngĩ. No o nĩmonekaga gũkenanĩra, na o matigiagwo nĩnda monekaga menagĩkeno mũno, nda ciao cikoragwo ciĩnjega mũno hĩndĩ ciothe. Ngwĩciria nĩ kũmenyera, na mĩĩrĩ yao gũkũra na ũndũ ũyũ.

Ũndũ wambere nyonaga nĩ cama, irio kũgĩa cama, irio kwagĩra, tondũ ngũkũ ĩno ĩrugagwo kũrĩa KFC ĩcama mũno makĩrĩa, ona waru ici ciao ndinangie cia kũhĩhio maguta-inĩ nĩ cikoragwo na cama hĩndĩ ciothe. Cikoragwo cirugĩtwo na njĩra njega na njĩra ya gũbacĩrĩra. No kaingĩ irio ici nĩ cigĩkoragwo citarĩ njega mĩĩrĩ-inĩ, tondũ nĩ ciongagĩrĩra maguta maingĩ mũno, cigatũma mũndũ atuĩke wakũnora na njĩra iria citagĩrĩire, na kũingĩhia maguta thĩiniĩ wa mĩĩrĩ yao. No irio ici nĩ cirĩ mũrĩo mũno, na nĩ cirĩ cama mũno.

Nyonaga kwaga thayũ kwa aikari a gĩikaro kĩu, nyonaga mĩrimũ, nyonaga kũhũta ngona thĩna, maĩ matuĩka ma kwaraha nĩikuaga makuaga indo iria ciothe mũndũ akoretwo agĩkũrĩria kahĩnda karaihu na mũciari wa ciana no age thayũ tondũ ekũrigwo nginya ciana ciake egũcigitĩra atĩa rũcio gũgathiĩ atĩa na ningĩ maĩ nimoka makururĩtie gĩko gĩothe ĩgatũma mĩrimũ mĩingĩ ĩkuo kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa rĩngĩ, kũhũta tondu andũ aya matingĩhota kuona gĩa kũrĩa irio ciao ciothe nĩngue irio iria nacio marahandĩte nĩngue matiũĩ ũrĩa rũcio gũthiĩ mathukuru namo nimakue nĩ maĩ makarahio nĩ maĩ magakuo mbura ĩgatuĩka ya kũingĩha na gũgatũĩka makaga thayũ.

Nĩ ndĩrona mũtaaramu, mũtaaramu wa mĩmera ngũrani agĩtarĩria andũ arĩa mokĩte gũcera gĩcigo-inĩ gĩkĩ maroneka me ta atongoria kana andũ a bata akĩmatarĩria ũhoro wa mĩmera ĩno kana kĩndũ kĩrĩa menakĩo, ũrĩa mendagia, ũrĩa gĩkũraga ũrĩa kĩagĩrĩire tondũ nĩ aroneka ena gabuti kerũ karĩa karonania nĩwe mũtaaramu kũu, na mbandũ nĩ maroneka nĩmekĩrĩte kanyamũ karacuha ngingo-inĩ karĩa kandĩkĩtwo rĩtwa rĩa mũndũ kana harĩa mũndũ araruta wĩra na nĩkaroneka na mũthũri ũrathikĩrĩria akĩheo ndeto me na mũtumia na andũ angĩ thutha wao magĩthikĩrĩria.

Haroneka hena ng'ombe cigũĩte thĩ, na cironeka ciĩ hotu, tondũ mbaru ciacio nĩ cironeka gũkũ mĩena, nĩũndũ wa kaingĩ kwaga nyeki ya kũrĩa, kwaga irio cia kũrĩa ,na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ cigũmagĩrwo nĩ mĩrimũ, nĩũndũ wa kwaga njanjo iria cibatiĩ, nĩgetha cituĩke wa gũkũra na ũgima mwega wa mwĩrĩ, iria citarĩ nguũ nĩ cironekana cigĩtuĩka wa kũrutwo, gũthamio na kweherio harĩ iria ciĩ ho nguũ, nĩgetha rĩngĩ cithiĩ cikagĩe na kĩndũ gĩa kũrĩa, kana ndawa, nĩgetha cigirĩrĩrio kuma kũrĩ gũkua. Na hena ng'ombe cironeka ciĩ thĩ iria cituĩkĩte ya kũhurũka, ciĩ thĩ na cituĩkĩte wa kũgũa.

Ndĩ mwaka-inĩ wa nja no nyende kũheana ng'ano kana kũringithania maica mahau kabere na marĩũ ũrĩa macenjetie, ũrĩa twakũrire, ũrĩa twarerirwo, ũrĩa aciari matũhũraga marĩ na ũrĩa maũndũ marĩ maritũ, ũrĩa mũndũ athiaga kũruta wĩra kaingĩ akiuma thukuru ũgakora mawĩra magwetereire na ũrĩa maũndũ macenjetie ihinda rĩrĩ ũgakora maũndũ nĩ mahũthũ , wĩna thimũ mwana mũnini ena thimũ, na agatuĩka na na maisha mao magatuĩka ma kũhũtha mũno makĩria no ũrĩa ithuĩ twathĩnĩkaga tukagera maũndũ maingĩ no ihinda tũgĩkũra hĩndĩ ĩyo twĩ ciana kaingĩ nĩtwakoraga nĩtũrathaka mũno na nĩtuoaine tũrĩ othe nĩwoĩ ũyũ nĩ etagwo Wambui wa ng'ania nĩarĩ nĩwoĩ ciana ciothe tondũ mwakoragwo mugĩthaka nao kaingĩ na nĩmwarĩ nao kaingĩ rĩu mũgathaka, mũkanyitanĩra mũgĩkũngũĩra maũndũ, mũgĩthiĩ kanitha no rĩu maũndũ nimacenjirie mũno makĩria tondũ andũ arĩa aingĩ matithiaga kanitha, ũgakora ciana nyingĩ ikoragwo thimũ-inĩ o mũndũ ena thimũ yake, ũguo onanĩ hinya ũkore akĩmenya ũyũ nĩ ng'ania etagwo ũna, rĩu ũgakora maũndũ nimacenjetie muno.

ĩĩ nĩ ndĩ ndona ũhiki ũkĩharĩrĩrio itũra-inĩ ritũ, warĩ wa mũrata wa maitũ witũ, ũhiki ũyũ warĩ kũrĩa itũra-inĩ rĩa gwitũ rĩa Kangarĩ, gĩcigo-inĩ kĩa Murang'a Kĩgumo, na warĩ na maũndũ maingĩ na mawĩra maingĩ tondũ nĩ mabataraga gũkorwo na mbeca cia kũigana cia kũhe andũ irio, mabatiĩ kũgemia gũcarĩria mũhiki nguo, gũcaria nguo cia arĩa mararũgamĩrĩra ũhiki ũcio, ngari cia gũkua andũ, nĩ warĩ na maũndũ maingĩ mũno, na ningĩ nĩ mabataraga nginya kĩwanja gĩa kũhe andũ irio thutha wa kuuma kanitha-inĩ marĩkia gwĩka ũhiki ũyũ, warĩ na maũndũ maingĩ mabataro maingĩ na ningĩ ndarĩ mwana kũguo maũndũ mangĩ maingĩ ndiamenyaga na ndionire no kũigua ndaiguaga tondũ maitũ arĩ ũmwe wa arĩa marũgamagĩrĩra ũhiki ũcio.

Maũndũ marĩa me kuo thikũ ici nĩ maingĩ na nĩ maritũ no ngwĩciria kwĩna ũgitĩri, wa kũigana mĩkawa-inĩ, no ti yothe nĩ ĩmwe na ĩmwe, tondũ ĩrĩa mĩ-ingĩ nĩ ĩkoragwo na, camera cia CCTV iria cikoragwo kuo, iria cimũrĩkaga na kuona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Na ningĩ nĩ gũkoragwo na arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga ũtukũ, no ĩno nĩ mĩkawa-inĩ rĩa mĩnene ĩrĩa ĩrĩhagwo goro ĩrĩa ya gũkoma, no ĩno ya thĩ ĩrĩa ĩtarĩ goro, nĩ ũkoraga ndĩrĩ na ũgitĩri wa kũigana tondũ mĩrango nĩ ĩrĩa mĩkũrũ, na mũndũ wothe, na hihi mũndũ ũrĩa mũthi- no agwĩke ũũru na gũtirĩ mũrangĩri wa gũthiũrũrũka, ona gũtirĩ na ndurumeni cia gũkuona hĩndĩ ĩrĩa kana ũgĩkwo ũũru tondũ gũtirĩ na kĩndũ kĩa goro, kĩndũ kĩríĩagwo mbeca nyingĩ tondũ o ũrĩa kĩndũ kĩrarĩwo mbeca nyingĩ no guo ũkoraga kĩna maũndũ mega na gĩgatigĩrĩra nĩ kĩgitĩrĩtwo kũigana, na nĩ warangĩrwo, na maũndũ mothe nĩ magĩrĩru.

Thaa ingĩ ciana nĩ ciendete gũthaka mũno kana ona gũthaka, kũrũgarũga kuona kwĩrorera tv, kwĩrorera ibindi. Kaingĩ ciana nĩ cithakaga nja, handũ hena kĩharo, ũgakora ingĩ cigĩthaka mĩthako mĩtiganu, ta gũteng'era, gũthaka na mũbira. Na rĩmwe nĩ ũkoraga ciana cirerorera tv nyũmba-inĩ ciĩ hamwe, kana kũndũ kũngĩ kwĩna mũtambo wa kwĩrorera ciĩ hamwe, na rmwe nĩ ciendete kũrugania, gũthaka mĩthako ya gĩtene, kũina, gũthiĩ hamwe na maũndũ mangĩ maingĩ. Kaingĩ ũkoraga cigĩka maũndũ ma kĩharo-inĩ ciĩ hamwe kana maũndũ mangĩ na rĩrĩa kaingĩ ciĩ thukuru, mahetwo rĩrĩa marĩ aingĩ na mena kanya kau ga gũthaka, magathiĩ kĩharo gwĩka maũndũ maya.

Mũthako wa mũbira wa magũrũ, mũthako wa mũbira wa magũrũ ũthakagwo nĩ athaki ikũmi na ĩmwe kana ikũmi na igĩrĩ ũkĩongerera mũndũ ũrĩa ũranyita mũbira harĩa he neti, o mwena mwena ũrabatara athaki ikũmi na erĩ, arĩa mahũthĩkaga kũhũra mũbira ũyũ kuma mwena ũyũ nginya mwena ũrĩa ũngĩ, nĩgetha matuĩkĩ a gũbunga kana matuĩkĩ a gũcinda, aah ikũmi na ĩmwe makoragwo magĩthaka kĩharo thĩiniĩ, no ũmwe wao akoragwo harĩa neti-inĩ kũgirĩrĩria mũbira kũingĩra rĩrĩa ũragũthwo mateke magĩtengerania kĩharo-inĩ.

Nyendete mũno andũ magĩcama irio ciakwa na makaigua ciĩna cama mũno, kana nĩ ciamakenia. Tondũ kaingĩ kũruga nĩ kũrĩ mĩbango mĩingĩ, na nĩ kũrĩ maũndũ maĩngĩ marabatarĩkana, kũnoga makĩria, indo nyingĩ ũbatataire gwĩkĩra na gũbuata mĩbango ngũrani nĩgetha kĩndũ kĩrĩa ũraruga gĩtuĩke wa gũkinyanĩra na gĩtuĩke wakũgĩa na cama. Koguo kaingĩ kĩndũ kĩrĩa nyendete mũno kĩgiĩ kũruga, nĩ andũ magĩcama irio ciakwa, makaigua ciĩna cama, ciĩnjega na nĩ ciamakenia.

Ngayanagia kũringana na hinya wa mũndũ kana kũringana na ũrĩa mũndũ ahotaga kũruta wĩra mwega. Kaingĩ mawĩra marĩa maritũ ta ma gũkua mĩrigo kana gũthamia indo kana gũtuĩra kũhe irio nyamũ ta ng'ombe gũtuĩra ng'ombe heaga anake arĩa tũciaranĩirwo nao tondũ nĩo makoragwo na hinya na nĩo mendete mawĩra macio. Mawĩra marĩa makoragwo makoniĩ na kũruga. gũthambia indo, gũthambia nyũmba heaga airĩtũ arĩa tũciaranĩirwo nao tondũ kaingĩ mawĩra macio nĩmo kũringana na kĩ ũgĩkũyũ, mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩruta. Mwanake kana mũirĩtu kũringana na ũrĩa ũgĩkũyu uugĩte kana ũrĩa twakorire gũgĩgĩkwo kana ũrĩa twakorire gũkĩgayanio. No kaingĩ akorwo nĩ wĩra ta gũtuĩra ng'ombe heaga arĩa akũrũ kana arĩa mena hinya no aya anini rĩgĩ ũkamahe wĩra ta wagũgũtuĩra mahato nĩgetha ũtuĩke wa kũhata nja tondũ matirĩ na hinya mũno tondũ mĩaka yao no mĩnini. Ningĩ tũirĩtu tũrĩa tũnini ũkamahe wĩra ta wa gũgũteithia kũhata nja kana gũtaha maĩ, tondũ nĩ wamenya ũgũtũhe tũbũyu tũrĩa tũnini matuĩke a gũkuwa na matikũnoga mũno.